Ndĩrona mwanake ũyũ nĩkũhanda arahanda. Either nĩkũhanda arahanda irio itoĩ nĩ irio mũthemba ũrĩkũ, na nĩ maaĩ ahĩngĩrĩirie, nĩguo ũrona mĩtaro ĩno-rĩ, nĩũramĩona ĩna maaĩ ma igũrũ. Ahingĩrĩirie maaĩ nĩguo ahote kĩ? kũhanda, akĩrĩmagira. Nĩguo irio ici arahanda-rĩ itigatuĩke atĩ nĩcikũma tondũ gũtirĩ na maaĩ. Ũguo nĩguo niĩ ndĩreciria kũringana na woni wakwa, ũria ndĩrona haha, tondũ maya nĩ maaĩ mahingĩrĩirio maraingĩra o manini manini o mĩtaro-inĩ.

Ingĩona rĩtwa Oloitoktok-rĩ, nyonaga harĩa nĩ twakuhĩrĩria mũhaka wa Kenya na Tanzania, nĩ ũkoraga atĩ harĩa mĩhaka-inĩ andũ aingĩ mũno hĩndĩ ĩrĩa marenda gũthiĩ mwena ũrĩa wa Tanzania-rĩ, mageraga njĩra ĩno ya kũrĩa oloitoktok, na kũndũ kũrĩa nakuo-rĩ nĩ gũikaraga Mathai, Mathai, kũria mĩgũnda nĩ mĩnene, mbũri nĩ nyingĩ kũrĩa, na wĩ harĩa itũra rĩrĩa Oloitoktok-rĩ, nĩ uhota kuona kĩrĩma kĩrĩa gĩa Kilimanjaro wega mũno nĩ kĩonekaga wega mũno. Rĩu okorwo nĩ andũ arĩa maragĩra itũngũrũ kũrĩa Tanzania-rĩ, mahũthagĩra mũno njĩra ĩno ya Oloitoktok, magĩthiĩ mwena ũrĩa wa Tanzanaia nĩguo gwĩka maũndũ marĩa marenda gwĩka.

Ndare ici rĩ, nĩ cithondekaga kĩndũ gĩtagwo, kanyamũ tũnyuaga getagwo juice na nĩ citeithagia thĩiniĩ wa mũĩrĩ tondũ nĩ matunda na ciĩ mũrĩo mũno. Nĩkĩo wĩragũo atĩrĩrĩ kwĩ hĩndĩ nĩ ũcionaga mũno kwĩ andũ maracirĩma na ciĩ cama mũno nĩ cirĩ kĩndũ gĩtagwo vitamin. Nĩwonaga andũ hĩndĩ ĩrĩa maracirĩa nĩ maciendete mũno na mũno mũno nĩ ũgũcikora thĩiniĩ wa matuka maya manene. Ũgakoraga andũ nĩ marenda mũno gũcigũra tondũ ciĩ cama mũno na hĩndĩ ũrarĩa ona warĩa kamwe kana twĩrĩ ũiguaga no urenda kũrĩa tũingĩ na tũingĩ, ndũhotaga gũtigithia, wona warĩa kamwe wendaga gũthiĩ ona mbere ũkĩrĩaga nyingĩ makĩria.

Nomũhaka wambe ũrĩme mũgũnda waku, hĩndĩ ĩrĩa warĩma mũgũnda waku rĩ, nĩũhotaga ningĩ ũgakara mĩkaro, wakara mĩkaro rĩ, ũcokaga ũgaita thumu, waita thumu rĩ, ũgoka na mbegũ yaku ya mũmera ũyũ, ũkambĩrĩria rĩu gũkĩhanda ũgĩtigithanĩkanagia, ndũcihandaga ciĩ handũ hamwe nomũhaka gũkũ gũkagĩa kwĩna kamwanya gaka na karĩa kangĩ, wambĩrĩria nĩcikwambĩrĩria kuma nathĩ, nĩciũkaga cikarĩmĩrwo after ciarĩmĩrwo, nyingĩ nĩciĩkagĩrwo kĩndũ gĩtagwo thumu, ciarĩkia ningĩ gwĩkĩra thumu, nĩcikũrĩmĩrwo rita rĩngĩ rĩa kerĩ kamwĩiria cikinyĩte hĩndĩ ya magetha, na hĩndĩ ĩrĩa ciatuĩka nĩhĩndĩ ya gũgethwo rĩ, andũ nĩmagĩũkaga mũgũnda ũgakirora kana nĩcituĩ nĩngũrũ ũkambĩrĩria kũgetha.

Hĩndĩ ĩrĩa twa cina mbembe rĩ, twagĩra mbembe mũgũnda rĩ, tũcigĩraga ciĩ njũwa, na nĩ tũkaga tũgacicina. Gũcina mbembe gwĩ cama mũno na mbembe ya gũcinwo nĩrĩ mũrĩo mũno gũkĩra ĩrĩa ya gũcamũrwo, na nĩkĩo wonaga andũ nĩ makinyaga okorwo nĩ takũrĩa gĩcagi, ũkoraga andũ maikarĩte thĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna, tarĩu hĩndĩ ya heho rĩ, andũ mokaga riko rĩrĩ rĩa mahiga, magoka mena mbembe ciao irĩa marutĩte kuma mũgũnda. Magoka magacicina magacicina makĩarangagia, magĩterekangaga tũ maũndũ we, o mbembe ciao cia hĩa. Na hĩndĩ ĩrĩa ya hĩa mbembe ino ĩ cama mũno, na ndũhotaga tũ o kũrĩa ĩmwe, nĩ ũkuga nginya ũcinarwo ĩngĩ na ĩngĩ, na no ũtinde ũgĩciria ũtekũrĩa kĩndũ kĩngĩ. No ũtinde tu ũkĩrĩa mbembe ici tu, na ũrĩe na wĩiganie no ũkome. Tondũ ĩ cama mũno, ĩ kamũcama, ĩ kamũcamo kangĩ gatarĩ, ke different mũno na mbembe ĩrĩa ya gũcamũrwo.

Ici nĩ ng'ombe, mũno mũno nĩcia gũkama, nĩ handũ ciakĩirwo, nogĩcirora ũrĩa ciakĩirwo rĩ, nĩciakĩirwo ũndũ mwega mũno atĩ, o ng'ombe ĩna nabathi yayo ya kũrĩra, ya gũkoma, nanĩũrona ũyũ nĩ mũharatĩ, naguo ũyũ mũharatĩ rĩ, hĩndĩ ĩrĩa ng'ombe cici ciarĩkia kũrĩa rĩ, nĩũhatagwo, okorwo ní mahuti, okorwo nĩ irio cirarĩte cia ira, cikahatwo citigakĩrĩe gĩko kĩa ira na kĩa ũmũthĩ, nĩkĩo ũrona mũrĩmi ũyũ wĩ haha rĩ, nĩ ng'ombe ciake ararora, arabu ũngĩrora thĩ-inĩ wa mũharatĩ ũyũ rĩ, nĩta gũkũrũrwo warĩkia gũkũrũrwo, nanĩwona nyingĩ nĩũhangĩrĩtwo na cuma atĩ ng'ombe icio ona ĩngĩtwĩka atĩ hĩndĩ ĩrĩa ĩna mũrukĩ rĩ, ndũngĩona ĩkĩhota atĩ, kũhota atĩ kũrũkia handũ haha, nanĩkĩo ũrona atĩ, ng'ombe ici ũgĩcirona, kwĩ imwe cihingĩrĩtwo mwena ũrĩa, cina nĩcitiganĩte citi citigĩtwo handũ ci ciothe, imwe ci haha, iria ingĩ ci harĩa, ti ciothe cigĩtwo atĩ handũ ciothe, hena, nabathi ĩtigĩtio.

Ngĩona andũ aya rĩ, andũ aya marĩte, hena nyanya, hena itũngũrũ, hena hoho, hena makondo, hena mananathi, andũ aya rĩ, marĩ nĩgũka mokire kwara indo iria mendagia, nĩguo cione agũri, ũke wona wakenio nĩ gĩkĩ rĩ, ũkagũra kĩrĩa kĩragũkenia, nanĩkĩo ũrona cigĩtwo haha citakũhithĩrĩrwo, nĩguo arĩa marahĩtũka rĩ, kĩrĩa gĩa gũkenia ũkaingĩra ho, ũkawĩra nĩndĩrenda ĩno, ĩno ũrendia atĩa, agagũcagũrĩra, akorwo nĩya gũkenia ũgakua, na haha nĩhateithagia mũno atĩrĩrĩ, nĩũrahota gwĩcagũrĩra kĩndũ kĩrĩa ũrenda ti kĩrĩa ũraringĩrĩrio, ũkuaga kĩndũ kĩrĩa ũrenda na ngoro yaku tondũ nĩwe ũthire harĩa, wauga ngwenda ĩno, nĩyo nene, nĩ ndungu, ĩno ti thũku, ĩno nĩ, nĩta hĩndĩ yauma mũgũnda, nĩwona maũndũ ta macio, nĩkĩo ũrona cigĩtwo haha ciarĩtwo mũndũ arĩte ciake, nĩguo arĩa marahĩtũkĩra rĩ kĩndũ kĩrĩa gĩakenia maitho maku rĩ, ũgatonya ho, ũgoka ũkamwĩra ndĩrenda gĩkĩ na gĩkĩ, ũrendia mbeca irĩkũ, mũgatarana, agakuohera, ũkainũka na indo ciaku.

Haha rĩ, nĩ ndĩrona hena mũmbunge ũrĩa ũrũgamagĩrĩra kũrĩa mwena wa, mũrũgamĩrĩri wa kũrĩa mwena wa Kapsabet, mwena kũrĩa Eldoret, thĩiniĩ wa Uasin Gishu, Oscar Sudi. Haha nĩ mũrĩmi wa ng'ombe cia iria, nĩwe ndĩrona haha akĩhata kũrĩa kiũgũ gĩake na haha either nĩ mũnene wake ũrĩa andĩkĩte kũrĩa akaroraga ng'ombe ciake cira endelea atĩa, rĩu haha rĩ arokĩte haha kũmũtarĩria ũrĩmi ũkoretwo uhana atĩa, nĩ maũndũ marĩkũ maritũ mũragerera, ũguo nĩguo niĩ ndĩrona tarĩ guo mareka handũ haha.

Okorwo gwĩ kĩndũ, kĩ hinya nĩ hĩndĩ ya kũgetha mbembe. Mbembe ici mwabaga gũtwa mabebe maya mena mbembe, okorwo nĩ mũgũnda wanyu rĩ, mũrokaga kuo tene mũno. Nĩ tuge inyuĩ mũciaranĩrwo hamwe, mũkamenya rũcio tũrokĩra , tũrathiĩ mũgũnda ũyũ, tũrathiĩ kũgetha mbembe. No mũhaka mũthiĩ tene riua rĩtana umĩra. Tondũ ona kũgethea mbembe rĩ, mabebe mena rwamba, kwanja riua riambie kwara, nĩ rwambagia kũraraka mũndũ na nĩ rũgũgũtema , na nginya rũrũ wamba nĩ rwambagia kũ tarĩ kũminjukia gũcarĩka ĩgũrũ ĩgũrũ. No mũhaka rĩu mwokĩra tene , mwambĩrĩrie gũcigetha , mũteme mabebe mũmaige hamwe, arabu mwanjie gũkohora mbembe ici, mwa cikohora rĩ mũgĩcigaga handũ hamwe. Rĩu nĩ mũkinyaga handũ akorwo mũtirĩ na handũ ha kũiga kũrĩa ikũmbĩ rĩrĩ o haraihu rĩ , no mũhaka rĩu ningĩ mwambe gũkua mbembe ici, mũcirute mũgũnda mũkue na mĩgongo, mũtware nginya kũrĩa ikũmbĩ rĩrĩ , na nĩ kaũndũ gakoragwo ho ge karitũ mũno.

Ici nĩ mbembe cirutĩtwo mũgũnda, hĩndĩ ĩrĩa ciaima mũgũnda rĩ, ciũkaga cikarehwo mũciĩ kũrĩa cigagwo, cikamba cigacurio cikoma alafu nĩcicokaga cikahũrwo, ciahũrwo rĩ cigathandũrwo kuma mĩcakwe-inĩ, cicokaga cikanĩkwo ũrĩa ũrona cianĩkĩtwo haha, rĩu cianĩkĩtwo haha nĩguo ciũme either nĩciratwaro gĩthĩi kana nĩciakwĩiga nyũmba cikakĩrugagwo gĩtheri, no haha nĩkũma ciroma kana nĩguo citikagĩe mbũca, rĩmwe nĩciĩkagĩrwo dawa nĩguo citikagĩe mbuca ũguo, no nĩcigagwo nja cikoma.

Ũkĩ wĩ cama mũno, ũyũ nĩ ũkĩ wĩkĩrĩtwo haha after wagethwo kuma mwatũ-inĩ mĩatũ rĩ ĩigagwo kũndũ mũgũnda, na nĩnmũgũnda kũndũ tarĩ gĩthaka-inĩ kũndũ gũtarĩ na inegene kũrĩa njũkĩ ciũkaga cikomba cigathondeka ũkĩ, wona ciathondeka ũkĩ arĩa magethaga ũkĩ nĩ mathiaga kuo megitĩrĩte ũndũ atĩ njũkĩ ici rĩ magĩthiĩ gũthũa ũkĩ njũkĩ ici citingĩmakinyĩra atĩ nĩ cikũmaratha, tondũ wona warathwo rĩ mũndũ atĩmagĩra thibita- thibitarĩ. Rĩu magĩthiĩ kũgetha rĩ mathiaga na ndoo na harĩa marathiĩ gwĩkĩra, nĩguo ũrona warĩtwo haha after ũgethetwo ĩ ũguo.

Handũ haha rĩ, ũyũ nĩ mũndũ ũigĩte gathoko gake, arendia hena nyanya, hena mboga, hena makondo, hena mababaĩ na marigũ, hena maembe, hena nyeni, haha rĩ okorwo nĩ mababaĩ rĩ na marigũ rĩ na makondo ĩ na maeĩbe rĩ nĩ ciongagĩrĩra kĩ? nĩ matunda na nĩ momgagĩrĩra kĩ? vitamin mwĩrĩ-inĩ wa mũndũ. Okorwo nĩ nyanya rĩ nĩ citeithagia gũcamia irio wega, okorwo nĩ mboga rĩ, nĩ cia diet ona nyeni cirĩ oho nĩ ndĩrona ona hena hoho, hena hoho ĩno ya green ĩno ya red, ciĩho na ena tũtunda tũngĩ ndĩrona harĩa tũnini twĩho. Rĩu rĩ indo ici hĩndĩ ĩrĩa warĩa rĩ nĩ ciongagĩrĩra mwĩrĩ waku hinya, ona ningĩ cigateithĩrĩria kũhũrana nyingĩ ona na mĩrimũ thĩiniĩ wa mwĩrĩ-inĩ waku.

Urĩmi wa kahũa nĩ ũrĩ bata mũno mũno mũno makĩria, ona ningĩ rĩ kahũa rĩ nĩ gatũteithagia kũnyua cai, cai wa kahũa wĩ cama mũno mũno mũno na kahũa ke goro, na hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi enda ũrĩmi ũyũ wa kahũa rĩ, kwĩ andũ methondekagĩra kahũa kao na makeyenderia na kwĩna andũ arĩa angĩ nao matwaraga kahũa kao gĩthĩinĩ kĩrĩa metagĩrĩra kũrĩa matwara nginya hĩndĩ ĩrĩa gagatwaro gwĩka atĩa? kwendio. No kwĩ ũyũ wĩthondekagĩra kahũa gake agacoka akeyethera mũgũri we mwene. Na nĩho kahũa gaka ge cama mũno, hĩndĩ ĩrĩa kwanja ũratuĩka atĩ we nĩwe ũreyethera mũgũri, hatikoragwo he na andũ aya metagwo aya mokaga kũrĩrĩra atĩ mbeca na nĩ cirĩhirwo ici manenana ici makegaĩra ciao makarĩaga thigino ya mũrĩmi. Na nĩho ũkoraga atĩrĩrĩ, mũndũ wĩhotete nĩarahota kwĩyenderia kahũa gake, na nĩ agĩaga mũno na mbeca nyingĩ gũkĩra andũ aya maratwara kahũa kao gĩthĩi, mageterera nginya hĩndĩ ĩrĩa gakendio moke merwo atĩ kagũrirwo mbeca ici, maũndũ ta macio.

Maya nĩ matunda ma kahũrũra. Matunda ma kahũrũra-rĩ, nĩ marĩa matambaga thĩĩ. Na nĩmagagĩrĩrwo atĩrĩrĩ mendaga magakorwo maratambĩrĩra handũ okorwo nĩ handũ hena thĩgĩngĩ, kana ũhande mĩtĩ, arabu ũmĩoherere tũrũrigi. Nĩguo itunda rĩrĩ-rĩ rĩgĩkũra-rĩ tondũ rĩthiaga rĩambatĩte-rĩ rĩone ha kwĩnyitĩrĩra. Tarĩu maya ũngĩrora-rĩ nĩ handũ hena tũmĩtĩ either tũrũgamĩtie kana, nĩ thĩgĩngĩ. Na nĩkĩo ũrona itunda rĩrĩ nĩrĩrahota gũkũra mũno mũno makĩria. Hĩndĩ ĩrĩa rĩohorerwo nĩrĩhotaga gũciarana, rĩkagĩa matunda maingĩ, no hĩndĩ ĩrĩa rĩakũrira thĩĩ-rĩ, ona itunda rĩrĩ rĩtihotaga gũkũra. No rĩu rĩrĩa rĩohereirwo mĩtĩ-inĩ no gúthii rĩthiaga rĩgĩkũraga, no gũthii rĩrathi rĩgĩtambaga ũguo maũndũ macio mothe. Nĩkio wonaga rĩraciara makĩria gũkĩrarĩrĩa rĩrakũrĩra thĩĩ.

ĩno nĩ mĩanga ĩhandĩtwo mũgũnda-inĩ na kũrĩa thutha nĩ ndĩrona kahũa, mũndũ athiaga agatemerwo okorwo nĩ kwa mũndũ wawona, ũkauga nĩ ũrenda rĩrĩ mũtĩ wa mwanga nĩguo ũhande gwaku, ũhandaga tu, bata nĩhakorwo nĩ hakorwo nĩ handũ hanoru. Ndũrĩ maũndũ maingĩ no gũkũra ukũraga, no harĩa handicaga rĩ ndiũĩ mũndũ amenyaga atĩa hĩndĩ ĩrĩa wĩ mũkũrũ, na hĩndĩ yatua kũgethwo-rĩ, nĩ yumaga mĩanga mĩingĩ mũno ĩrĩa mũkũrĩa mũhũne na mũmĩtige hau i, na nĩ mwanga wĩ cama mũno. Ndũrĩ maũndũ maingĩ no kũhandwo tu ũhandagwo ũgeterera ũkũre, wona wakũra rĩ no kũgetha ũgethgwo ũkenjerwo ũkaruta mĩanga thĩiniĩ, mũgoka mũkaruga, mũkarĩa.

Gũkũ andũ matinogaga nĩgũkua indo na mĩgongo yao, ici nĩ bunda ciuma kũgĩra either nĩ mahuti kana mĩrigo kũrĩa mũgunda, nĩ andũ matũraga makoragwa akorwo wathii mũgũnda wona mwagetha magetha manyu mwacokaga mũgacikua na mũgongo, no rĩũ rĩ ,akorwo nĩ mũndũ akorwo wĩna bunda ciake ta andũ aya menagũkũ Nyandarũa rĩ, mathiaga nacio mũgũnda magacioherera indo irĩa mũka nacio, indo iria mekũthiĩtie kũgĩra kĩrĩa mekaga rĩ, rĩũ nĩgũka magĩcihũraga macoke mũciĩ, magacoka magatuĩka atĩ nĩmegũciaũra, wona ciakinya mũciĩ rĩ ,nogũciaúũa maciaũraga mĩrigo iria cigũkuĩte, arabu nacio cikegagũruo wakorwo nĩ maĩ cikaheo, wakorwo nĩ irio nacio cikaheo rĩũ andũ matinogaga ũrĩa manogaga tene.

Ĩno nĩ thoko kana gatuka-inĩ. Mũndũ acurĩtie hena marigũ arendia, harĩa hena omena, hena mboco, hena mbembe, rĩu hĩndĩ ĩrĩa cigĩtwo ũgũo-rĩ, ona mũndũ wĩna kũrĩa njaa-rĩ nĩ arona atĩrĩrĩ, na hena itũngũrũ, nĩ arona atĩrĩrĩ na hena marigũ matarĩ meru ma kũruga. Nĩarona atĩrĩrĩ, nduka-inĩ ĩrĩa ĩ harĩa kana gatuka-inĩ karĩa ke harĩa-rĩ hena marigũ ingĩthi ngũre, okorwo ndĩraigua ng'aragu na ndĩe. Hena gĩtũngũrũ, hena ona marigũ ma kũruga, hĩndĩ ĩrĩa wakuhĩrĩria ho-rĩ nĩũkuona nginya hena kĩ?, hena mboco, hena mbembe-ĩ hena indo onacio ingĩgũra ngũe. Nĩkĩo ũrona ciĩkĩrĩtwo gatirica-inĩ gaka, arabu cigacurio. Nĩguo ona mũndũ ũrĩa wĩ mwena ũrĩa ungĩ nanja-rĩ nĩarona kĩrĩa kĩho thĩini na niekũhota gũka ona nyingĩ agũre.

Mũcere rĩ, wambaga ũkaha wambaga ũkaũthura okorwo wĩna gĩko ũgacoka ũkaigĩrĩra maĩ maku, maĩ maku matherũka rĩ ũgekĩra kĩ, cumbĩ gacumbĩ, kwĩ mũndũ wendaga gwĩkĩra gacumbĩ na agekĩra tũmaguta tũnini na kwĩ mũndũ wĩkagĩra tu o gacumbĩ, ũgacoka ũgekĩra mũcere waku, akorwo ũkũrugaga nuthu kiro ũgagĩthima, okorwo ũkũrugagaaa kiro ĩmwe ũgagĩthima, ũgagĩthambia mũcere waku ũkawĩkĩra, ũgacoka ũkathimathimĩra mwaki, mũcere waku ũgeka atĩa, ũkahĩa. Ici ingĩ nacio rĩ nĩĩ nĩĩ ndengũ, nĩ mboco mũthemba wa white, nacio rĩ iharagĩrĩrio na okorwo citiuma hĩu rĩ, nomũhaka ũcitherũkie, ũcithambie ũcihagĩre citherũkie, wona ciahĩa rĩ ũcikarange, wona wakaranga nĩwĩkagĩra hena gakarati gekĩrĩtũo, hena gĩtũngũrũ, hena nyanya, ũgagĩkĩra wega gĩtũngũrũ, maguta, gĩtũngũrũ kĩahĩa ũkongerera tũnyanya, ũgacoka ũgekĩra mboco ciaku thĩ-inĩ, nacio ciahĩa rĩ ũgagĩcoka ũgagĩ serve na ũga gĩ serve na mũcere ũgakĩrĩa.

ĩno nĩ mbamba ĩhandĩtwo gũkũ, na nĩwona ũrĩa ĩkĩrĩ thaka, rĩu nake mũrĩmi atua kũgetha magetha maya nĩakona maciaro mega tondũ nĩ ĩrakĩoneka nĩ nyingĩ mũno mũno mũno mũno, nĩ nyingĩ nĩ mũrĩmi mũrĩmi wĩna kĩyo ũhandĩte na nĩ wona rĩrĩa narĩo nĩ hĩndĩ riũa narĩo rĩrakĩumĩra oro kũu rĩgatũma nĩwona kwahana gũkũ guothe gwathera, rĩgagĩthakaria mũno na nĩ kũndũ kwega mũno na mũndũ angĩũka ona kũhũrĩra gabica na gabica gaku kaume wega mũno. Nĩ thaka mũno kũhana wega mũno.

irĩ nĩ mbũri, mbũri ici rĩ ici nĩ kũhingĩrwo cihingĩrĩtwo either nĩkwendia cirendio kana haha nĩcio ciũkaga cikarara, no haha ngwĩciria atĩrĩrĩ, ngĩrora ũguo rĩ nĩ ta kũndũ kwĩnaaa kaũndũ ge gũkũ ta ũrĩa wonaga mũnene wa bũrũri oka kana gũkũ athiĩ nagũkũ kwa woria, agacoka agekĩrĩro ta rori ngima akerwo nĩaheo akuo kana agakĩhe andũ a nakũu magakĩruga akorwo nĩ hĩndĩ ya thigũkũ ici ciao, nĩkĩo ũrona ci nyingĩ ũũ cihingĩrĩtwo kũndũ, tondũ kũrĩa thutha nĩndĩrona kwĩna hema nyingĩ cirũgamĩte kuo, either nĩkũhingĩruo cihingĩrĩtuo kuo cigwetererwo hĩndĩ ya hĩndĩ ya thigũkũ ici ciao nĩguo ciruguo, kaũndũ ta kau.

Ngũkũ ici rĩ, nĩhĩndĩ cirarerwo, nĩ tũcui, twĩ haha, na ici nĩ irio ciĩkĩrĩtwo haha mĩkebe-inĩ ĩno ndĩrona haha, mĩkebe ĩno kĩrĩa ĩbataraga rĩ, nĩũkorwo wĩna ũtheru mũno mũno makĩria, tondũ tũcui tũtũ nĩtũ nini, na tũngĩaga gũkorwo atĩ ũratwĩkĩrĩra maĩ harĩa mararĩ na gĩko kana irio handũ hena gĩko, njui icio ona citingĩhota gũikara, nĩũkoraga nĩcikwire, nomũhaka ũrore ũtheru mũno mũno makĩria, ũkahataga okorwo nĩ ciugũ ici ciao, ũgaita ndawa, nĩguo tũcui tũtũ tũhote gũkũra nanĩguo nawe wĩ mũrĩmi rĩ wone mbeca, hĩndĩ ĩrĩa watua nĩ gũciendia, tiũthiage ũgakora atĩ tũcui tũkuĩte kũu guothe nĩtondũ wa kwaga ũtheru, nomũhaka mũno ũrore ũtheru mũno makĩria, nyamũ ici ciakũhera irio ũgatwĩka nĩ ũracithambia, ũgekĩra maĩ ũgacenjia o mũthenya irio mũharatĩ wacio, maũndũ ta macio ũguo.

Ũyũ nĩ mũgũnda, mũndũ ararĩkirie kũgetha, arĩkia kũgetha-rĩ aroka na hũma yake, mena andũ okorwo nĩarahete andũ a wĩra, mararĩma, wona marĩkia kũrĩma-rĩ, maracoka marakikara mĩkaro. ĩno nĩ mĩkaro ĩkarĩtwo haha, rĩu yetereirwo okorwo nĩyakarwo-rĩ ĩkĩrwo either thumu, kana ĩhandwo irio. ũguo niĩ nĩguo ndĩrona handũ haha hahana.

Matumbĩ moimĩte kũrutwo kũrĩa ngũkũ cikomagĩra, kũrĩa cirekagĩria, athiĩ akĩrogota okorwo nĩ kĩroko ahingũrĩra ngũkũ, athiĩ akĩrogota matumbĩ make, arĩkia kũrogota matumbĩ make akĩmekĩra gature gaka oka rĩu amaiga haha nyũmba, rĩu no ũkore matumbĩ ta maya rĩ, no makorwo nĩ makũrĩa, kana mũrĩmi ũyũ rĩ nĩendagia matumbĩ maya, he mũndũ ũgĩraga, kana ena duka yake atwaraga matumbĩ maya ĩkorwo nĩ duka ĩna indo iria ingĩ cia kũrĩa alafu bado no arendia matumbĩ, atĩ ona andũ arĩa angĩ mokaga kuga nĩmarendia matumbĩ duka-inĩ, we ndekaga atĩ, agĩraga o make marĩa tondũ ena ngũkũ, akamarehe hau duka-inĩ hake akamenderia o hau, na nĩ bainda theri.

Nĩ mbũri, yandĩkĩtwo yaciarirwo rĩ, nĩgũciarwo? Nĩgwĩkĩrwo ĩkĩrĩtwo kĩrĩa, namba ici, Nĩguo ũkamenya either nĩ mũndũ wandĩkĩte marĩtwa ma mbũri. No ĩkorwo ĩ mburi, no ĩkorwo ĩ ng'ondu, atĩ ona cingĩthii kũndũ nĩũrĩmenyaga atĩrĩrĩ, mbũri yakwa, ng'ondu yakwa, ng'ombe yakwa, ngoragwo ndĩciandĩkĩte rĩtwa rĩrĩ. Ona cingĩtukana na ingĩ-rĩ, nĩũrĩmenyaga yaku nĩũkũhota kũmenya yaku nĩ ĩrĩkũ tondũ ciĩna namba.

Ici nĩ ndĩmu cihandĩtwo mũgũnda. Na hena mbembe ndĩrona harĩa cihandĩtwo, hena kĩndũ kĩretwo thaara. Ũyũ nĩ mũrĩmi ũrĩa ũratukania kĩndũ gĩothe thĩiniĩ wa mũgũnda wake. Okorwo nĩ ndimũ-rĩ, hĩndĩ ya wagĩa kahoma-rĩ, nĩũrĩmenyaga gwaku mũgũnda kwĩna ndimũ, ndũgũtinda ũgĩthiĩ kũgũra, no gũtherũkia ũgũtherũkia. Okorwo nĩ mbembe-rĩ, nĩcikũruga gĩtheri, nĩũkũhĩhia, okorwo ũrĩa nĩ thaara wĩ harĩa-rĩ onaguo-rĩ, nĩũgũtinĩria tũbũri twaku, kana ng'ombe ciaku, maũndũ ta macio ũguo.

Nĩ ng'ombe, ici nĩ ng'ombe, cirehetwo mũgũnda ci cirĩe kuo, tarĩu ũngĩkorwo nĩ mũrĩmi ũyũ rĩ, onire handũ oke atwĩre ng'ombe ciake mahuti acitwarĩre mũciĩ rĩ, nanĩ gũkũ aragĩra rĩ, tondũ gũtirĩ na mbembe mbembe nĩmagethete rĩ, kaba angĩhingũrĩra ng'ombe ciake, acirehe mũgũnda, citinde kuo cikĩrĩa, cinũke ciĩ hũnu, gũkĩra atĩ oke, atue mahuti mahuti maya matuo rĩ, nomarĩendeka gũkuo, na matikũigana mũrigo ũmwe ona moka ka nĩ marĩ andũ erĩ kana atatũ, ng'ombe ici nĩ nyingĩ, kaba gũka ũcihingũrĩre, ciũke cirĩe, rũciũ taguo, na nĩcikũhũthia rĩrĩ, ũhoro wa gũka gũtua mahuti na rũhiũ, i kĩrĩa ũgwĩka wĩ mũrĩmi rĩ, kĩrĩa mageka no gũka magoka kũrĩma, hĩndĩ ĩrĩa ng'ombe cioka ciarĩa mahuti maya rĩ, o nogũka magoka na hũma ciao marĩme, nĩcigũkorwo ciahũthia wĩra.